Ore ele tinka otii enapisha nakegirai aas imbaa sapukin tena rishata enkiremore, egirai aitibir ilchambai petumi atuunisho. Ore ena naa keji agriculture, naa kenyor iltung'anak ataas irmaasai.

ore enabaye natii enapisha teneweji naa ebaye etipat oleng too ilmaasai amu ore imaasai naa iltunganak onyor ataas esiai enye oo ingaik, naa ore entoki najo nanu teweji naa enetipat oleng ore youth lenakop nikitii sai naa kifaa pee eku hardwokin pee ess isitian onkaik enye naa keyau eretoto lenkop ekenya losho loo ilmaasai.

Ore tenapisha nadolita natii image enkampuni naji ene Carrefour, naa ibelekenya intokiting kumok oleng tentoki naa keakini iltung'anak intokiting teninyang'u, nekiakini ampaka ewueji nitii. Naa kiraisisha esiai oleng amu mintoki aata aitumia iropiyiani alo ainyang'u, i order ake tentoki naji e teknolojia. Naa ore taata teknolojia e kisasa, naa isaidia iltung'anak kumok oleng amu meeta aja pipuku tenkaji. Ebaiki nitii busy nitii esiai niasita e online tatua enkaji ino, iasita isiaitin, nimiyu nipuku alo boo, naa ias esiai e technology naji ene deliverance, niakini olola ampaka emilanko enkaji ino. Ore enabae naa isaidia iltung'anak kumok oleng, tenarishata ena generation nikitii taata kera generation e kisasa. Naa ebae sapuk oleng.

Ore tenapisha nadolita tenewueji na kelelek oleng enkisuma eletunganu amu ore pisum eletungani na kelelek entoki nayau lolan tonkwapi tofauti ore entoki niyolou naa atua ltunganak enche anaa namba, wenkiroshi ololo oltungani ewoi naingua wenkampuni nagira ayau na entoki etipat tolosho lekenya otolosho onkwapi eboo anaa nai Tanzania ore olola olotu te Tanzania na lasima peetae enkampuni nara nabo na kifaa pa nkampunini nayiioloro na ore pebau ele musigo nias entoki naji delivery na kifaa piyioou ajo ore eleeola na ololtungani oje ololtunganaak ongamaa

Ore ena bae tolosho loo Maasai eee nadolita episha oo ndare tene orkijanani waare Ogira aramatisho naa entoki etipat oleng toormasai ore nanu ara ormaasani naa ore ndare ashu inkishu naa entoki etipat oleng te yiook te diaraki ninche ninche inosie endaa naa ninche isumare naa etii irmaasi letupuo ninche darasa naa kore ninche naa Mali oo ngishu ninche eeta naa ninche enagira aitumia, peegira apuo tena kop ore ena kop naa kifaa piata mali oo gishu naa ninche nikipuonu aretu te maisha nisuma inkera ore peemoyu oltungani naa nina tare epoi aamirr pitum entoki ni saidiaye enkang ino, ore entoki etipat oleng naa ena ramatare enare niramat naa keyau embae sapuk sidai tenkop oormasai .